Ore embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa enkiguran ore ena tolosho lang naa entoki nijio eh keji tenkop ang stadium eetae stadium napaasha tolosho le kenya etii enatii ilasit netii enatii ildamat onkulie kumok ake natii enatii nairobi netii enatii Ole ntimama stadium ore ewueji nijio ene naa enaiguranieki eetae inakuetieki neetae inadalareki impirai napaasha ore stadium peepiki oshi ima imbenderani olosho tofauti arashu olosho naa obo naa peitodolu ajo eneina kop naa ina stadium naa ninche nateshetakitia ate ore istadiami kumok natii ing'ejuko nateshetaki oshi det nemeeta pitijing'a mita kitambulisho ashu naa mira ole sirkali arashu ololosho le kenya.

Eeh aidim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore ene naa enkaji esipitali elelek aa theatre ena ataa enkaji nayieng'ieki iltung'anak loota imoyiaritin napaasha ashu entoki akeyie pookin nayieng'uni naijio cancer arashu aa operation akeduo itaasitae tenkaraki kulie enkae sababu ake ashu enkipirta elelek aa idipaki aitaasa ilo tung'ani arashu ICU enkaji napiki iltamoyia orrish elelek eton eetae ele tung'ani arashu naa etunutishe amu ore oltung'ani pookin oimulimuli aikunaki inji naa oloing'ua ake theatre enkaji nayieng'ishoreki arashu naa oltung'ani oitaitoi tenkaji oltamoyia mekure naa eetae ninye aaya enkaji ormeneng'a isipitalini sapukin ake naata intokitin naijio kuna nae naikenorieki oltung'ani ing'ua theatre arshu naa eyaitae enkaji ormeneng'a.

Ore embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa enkaji esipitali ore enkaji esipitali netii irruatin naijo kuna arashu inoshi ake kuna sipitalini kutitik natii atua inkishu ore petii erruat nijo ena sipitali naa enairragieki oltamoyiai omuoi oleng ashu enairragieki oltamoyiai ele opikitae enkare tesipitali ore sii irruati naijo kuna naa ninche eikini te sipitali ore sii erruat nijo ena nenapayu tengarri iloshi daki toloshi dakitarini lopuo tongarrin apuo ayiaya iltung'anak lemidim ashomoita inelakua aashu ilemetumoki atabai sipitali natii atua isokonini otaaniki ninche ekeshukoyu ena rruat ekeshukou ena rruat metaa kejing erru engarri nerewai sii tenkop metaa eton ake eyiatarieki.

Eeh aidim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore ena ampuni naji ashu ele turrur oji UNHCR naa olturrur oshi ele olotu aretu irefujis aore taa refugees iltung'anak oisikutua tonkuapi enye tenkaraki enkipirta naa ninche ake loyiolo peetuo ore irkumok neponu tenkarake olarrabal neponu aing'oru ewueji nisudorie tenkaraki enkishui enye neetae irkulie oponu tenkarake meeta ninche enemay tenkop enye ore naa oshi ele turrur neponu aretoo iltung'anak laijo lelo aisho indaiki neponu sii ayaki ereteto naijo ene sipitali kajo ore tene ore ena tomononi naitanikita enkerai enye eewuo ilo turrur aretoo neponu aisho enkerai enye enkurma ni neya neya entoki naijio clinic peitapash imoyiaritin kumok natii ewueji netii iltung'nak kumok oiturruro.

kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa ore ene naa entasati nayaua enkerai sipitali elelek aa kilinik arashu etaa ena kerai ewueji neyaa nidimu naa neyauni sipitali ore enaa enadolita nanu sipitali eyaua ena tomononi enkerai enye tenkaraki ore irkeek oitelekino ena misa naa eloiloirobi egira enaa Daktari aipim ena kerai malaria ashu Enkima enabaa too sesen lenye ore sii enewueji kibala Ajo eloshi dakitarini kulo loopuo too garin enyee amanaa aing'oru iltung'ana ewueji netii limidim atabai sipitali nalakua ashu lemetaa garin napuoyie ena AA ore taa peyie ajoito nejia ore ena malimuni ashu ele dakitari naa daras egira aretii ena tomononi ore paa darasa etikii naa kibala Ajo ametie sipitali nahomoki neeku ninche oyetuo

Ore ebaye nalotuu ndamunot enie tenadol ena naa ltung'anak oragekii te sipitali arashu nkaaji e sipitali sapuk. Ore shii kuloo ltung'anak oragii te sipitali na ltung'anak omoiyoo oleng oeta moyiaritin kumook napaasha. Ore tene nkaata kuloo ltung'anak oragekii te sipitali etii ltung'ana ore shii kuloo ltung'anak naa keragekii te sipitali tana aaji e sipitali neponuu ldataarin eyeyaa. Ore ntokii najoo nanu pee etii kuloo ldaatarini ena aaji tena nkaata elelek aa etii oboo lo kuloo ltamoyiaa otirisha emoyian laa ninyee taa lidoo loimanitai ldaatarini pookin, elelek aa ltung'ana le nkaang' enchee sii loetio neponuu aiguraa tenia pee etii naa ldaatarini loing'oritaa kuloo kulee tamoyiak pookin naashotoo natii kuloo ldaatarini. Ore shii ena aaji naa kee.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na enoshi kata etoito nkujit arashu aa ore ene na olale longwesi adolita ajo etii ngwesu napaasha adolita loitikoshi nadolita iinkati ore tenkara naijonena iborira nkujit na kutitik nkariak tenkop ore tenidol loitikoshi eshula tenebo oinkati tewuei nabo okulo oitiloshi aidur aingataa olameyu oo duo nimikijo olameyu tenkaraki etii nkujit enake duo nakiborira nkujit Idolta ajo memusana ebayieki olaru tenakop ashu ebayieki enchan kake irowuaja enkolong niborie kuna kujit ore kulo ingati peboito ekulo oitosho na enaidura oshi etii tekuna katan

Ore mbae nalotu edamunot ainei tenadol ena naa enoshiwuejitin najii slums ore slums netii enkop naijio Nairobi onkulie taoni sapukin naijio ildoret Kisumu Mombasa onkulie sapukin ore slums naa ewueji nemanya iltung'ana lemeeta nkang'itie arashu otalaa eropiani nalakie nkajijik sidan arashu Natalaa eropiani nalakie nkajijik namanyayu naa too loshon kumok Nairobi nettii ene wueji nejii matahare ore taa ine naa iltung'ana lemetaa nkang'itie otii ore paa chafua ewueji naijio ene naa kelotu enkare tenesha enchan sapuk input Nena ajijik netii enkulie ore oltaka loo nkilani ashu sewage ilchafui pookin naa Nene wuejitin egirekeno naa pee epuo too nkampunini

Eeh aidim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore entoki nadolita nanu tene naa iltung'anak lempira orkitarini otii atua ninche ore oshi kulo tung'anak le first aid petii atua iltung'anak lempira naa ninche loretoo ninche enoshi kata ene enegila obo ashu tenerr enkop metaa kiumie naa ninche loisaidia iltung'anak ninche loretoo iltung'anak tenelo negila elio ajo etii oltung'ani otii dukuya teine oota orbaye sapuk nidol ajo kegirae akwetie ele bene ore kulo losujita oltung'ani le first aid negira sininche akwet asujaa ilo tung'ani ore naa kulo tung'anak naa ninche loisaidia oltung'ani onoto orbaye sapuk eton itu ekwetieki aaya sipitali nalakua naa tenkaraki embaare naretu ninye nemitu arashu neishiunye toi pii ore sii kulo tung'anak.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa ore tene naa endakitari naigerokito entasat olchani elio sii ajo ore ena dakitari igero irkeek keyieu neud ena kerai ibung'ita ena dakitari osiringi amu adolita ajo nenda enkardasi enoshi nakinyunyieki na osiringi itelekino emisa ilepie sii ena tasat enkerai enye enkarasha ashu enchati naishopito ilepie enkaina petum endakitari eneud tena kerai ore tene naa ekeyawuaki ena kerai sipitali eseja arashu emuoi idipa naa ena dakitari atayiolo ajo kaji neya ena kerai niaku akeyieu tena kata neud piisho naake irkeek laretoki orkishiunyiei lenye liaraka asidai ena baye tonkera teneyai sipitali pee ebulu inkera eeta biotisho.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa ore ene nelio ajo isipitalini sapukin kuna aore taa pajito isipitalini sapukin kuna ninche oshiake etii enatoki naji incubator ore taa incubator naa ositima ore ele naa ositima oota enkirowuaj naijio enenkoshoke entasat enkoshoke taa ena koshoke nanap enkerai ore ena paatejo sipitali ena ore incubators naa sipitali etii tenilo neini enkerai eton eng'orr inkolong'i ashu enkera naijo megol orpokine pee pedou neng'asae apik ositima inkolong'i akeyie naikash metagolo ina kerai ore tene kaidim najo ore kulo tung'anak oitasho tenkalo ena incubator itashoto ninche aitoduaya esiai enye okirrati ele sapuk ore kuna are nelelek ankera esukuul kuna oshi nagira aisomeya ena siai oldakitarini aninche natoboitare ena kerai ometaba inkolong'i naitayuni ore peitasho metooshi pisha todua esiai enye ajo etaasa esiai sidai.

Ore embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa enoshi kata ishoritae iltung'anak msaada, msaada osipitalini msaada naitibunyieki iltung'ana imoyiaritin napaasha ibala ena tasat ajo sipitali ena natii ninche eetuo ang'amu eretoto elelek aninye etuoki aret arashu ena kerai nanapita ena tomononi tenewueji ore ena retoto naa keeta inkatitin napaasha eeta inkatitin tiatua ilarin aashu elotu enkata nabo tolari arashu ninye baada ore ore baada olarin obaya okuni nelotu ina retoto atua inkishu ore ena tasat ibala ajo egira ashipakino entoki nataasa ashu naitasaki tenewueji egira ninye ashuku enashe teokulo tung'anak otareto ninye tenebo wenkerai enye ashu ormarei lenye telulung'ata.

We aisapuk ena siai tenkop ang ore ena siai ekegirai aipim ele tung'ani ashu ena tomononi emoyian ee pressure aing'uraa ajoo kebaa pressure naata ninye ashu enkwetita osarge lenye kisapuk enasiai tenkop ang too iltung'ana pookin eipimi enkerai nipimi oltung'ani moruo nipimi entuan ore tenkop ang ena siai naa iltung'ana luat arewotase ena siai oleng iltung'ana otamorutua oontuan ashu tenilo aipim emoyian naijio bitia niking'as aipim enikibaa ekwetita osarge lino ore ena mbae naa sidai oleng nishaa neese too nkwapii pookin nishaa nitaase oltung'ani pookin looba oloyewuo naa aing'oru ebaata ore siai tenkop ang naa keesi terishata pookin

Ore enaiko tenalimu ena baye naa ekamanaa towojitin napaasha arashu aitumia entoki naa aasishore entooki naji satelites amanaa asotu imbaa pookin nataasate tonkuapi owuejitin nepaasha torishat endama ashu tewiki napaasha ore paa enetipat ena baye ore ena naa entoki naji news egirae aisum ashu news egirae ainosaki iltung'anak ore taa news naa ilomon nataasate entoki naji inkorroki olomon ashu iratiot lomurua ore paa enetipat ena baye kishia neyiolo iltung'anak pookin lolosho lotii atua olotii oriong ashu lotii inkulie wuejitin nepaasha imbaa napuoito dukuya tolosho lenye ore esidano enkishooroto onkorroki ashu enkinosaroto ora oratiot lomurua nisho iltung'anak metaa ekejo ilashumpa aaku oltung'ani wentoki nagira updated wentoki nagira aendelea metaa meetae oltung'ani hoo obo omoni tembaye nagira alo dukuya tenkop enye.

Ore embaye naitiship nanu tena siai naa ena ore pooki kata nang'ua oltung'ani sipitali alo aing'oru embaata aa oloirobi iyata ashu nkulie moyiaritin ake napaasha arake ninye ata me sipitali ing'ua niyiolo openy ajo iyata oloirobi kenarikino ake niyata ena karasha enkutuk ore ena karasha nekimitiki inchooyo oloirobi aesambazaki irkulie iltung'anak le lekitaaniki ashu likimanita iyie teninchop ena karasha enkutuk nikisaidia metaa nekiretoki metaa ming'arie iltung'anak oloirobi nememuoi ilkulie likimanita iyie ore taa ena naji ang'arie iltung'anak oloirobi naa mishurtaki iltung'anak ele oirobi liyata iyie ore enkae kishia enkishopoto enkarasha enkutuk nekincho metaa ira ore ele oirobi naa kesioki aiting tenkaraki mikikut enkijape ashu mintoki aokoo likae chau pookin oota enkijape eboo nikinchiunyie iyie araka oloirobi.

Ore embaye nadamu tenadol ena naa intomonok natoishote adamu natoikitio sipitali keji ena maternity room ore ena aji ninye eiki ninye eirragieki intomonok pookin natoishote naa ninye eiki intomonk tekuna sipitalini sapukin keeta pooki tung'ani erruat enye wenkerai enye naa ninye eirrag pokirare ore embaye nadamu tene naa pookin ake teijing ene teniyata entomononi arashu ayie naa endakitari narrip inkera arashu ijing'ita naa aji arashu indipa atijing'a ena aji ore kuna rruatin keeta iwuejitin nikisaidia entomononi imbung'a enkerai ino naa keeta erishata sidai araki nafasi sidai ashu space sidai naitoshaa naidip intae wenkerai ino naitaa mironyanya okulie tomonok naa teneeta duo nabo ewueji neya netumokini atayiolo tiaraka tenkaraki naa merruat nabo itiiti intomonok pookin duo natii sipitali.

Ore enaiko palimu ena naa kulo tung'anak otii enewueji aitasho laisho matolimu ajo kanyio nagira alo dukuya tenewueji ibala ajo eetae ilomon le sirkali ogirae ainosu oipirta siaya county aore taa patejo siaya county ore ele tung'ani oitasho te dukuya ele ele toki oota olchaba le county olarikoni ele le siaya county adolita ol deputy governor le siaya county itasho tedukuya nadolita Gladys wanga wa homabay ene homabay nadolita Wajakoyah olapa oing'orua orais tolari lonkalifuni are otikitam waare nadolita nadolita ele nadolita kulie tung'anak ake le sirkali oitasho dukuya tenewueji ibala ajo eetae embaye nagirae alimu naipirta ena county e siaya ore piidol kulo tung'anak pookin eitasho.

Ore entoki nalotu ashu embae nalotu indamunot ainei naa ereteto oshi nayauni nkauntini naishori ingavanani pepuo naa ninche aitamanaa tonkauntini aisho inkera taruoish , kuna kera nemeidim atotoni meeta support olorika .Ore enkumoi enye apa naishoo , nanoto enamoyian naa tepolio enotie , polio enotie ina moyian . Polio apa naimua neitu esiokini ayiolou arashu polio inyalakaki olchani . Isii netumi inkulie naata inamoyian tenkaraki negligence apa inakata pedou tenkoshoke niany ishir ashu nitu engamuni esidai ashu negila emurta niaku midim atotona mibungitae esidai. Ore ele orika , nisho enkerai metotona esidai tiang ata tedarasa nitoki aaku kerewieki ele orika sukul ,nebaya nisuma sinche anaa kulie kera ake.

Ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa, ore tene naa ekelioo iltung'anak ooyaita ena kerai video airecord ore ena kerai nibala ajo enkerai kiti, enkerai esukuul ena naa ninye nagira arany tedukuya nkuliek ashu tedukuya iltung'anak oishon ninye maksi neetai entoki naji music ore ena kerai naa music festivals naati isukuluuni ninye etii ena kerai ninye etegelua sukuul enye pee ele naa ninye aitasheiki tina shoto enkiguran naaijo ena naranyi tedukuya nkulie kera ore tena kiguran naa kisho sukuul enkarna omaksi tenelo neeku ena kerai sidai shu tenelo naai ena kerai neeku ninye naai naawa namba edukuya ore iteru namba edukuya mpaka eneuni naa keetae enkopiyiaa naishopokini.